Kokwenyun ko ichechu kobeek chekokeges i,alan ko inganuk chekakeges chekokibokokyiii Chichi koges, nganuk kekesen en kokwenyun rotwet i,anan angot ko eleo keboishien terektaa sikeges, ye kageges I,keib koba olekikonooren anan ko elebokemoen, ko mobeg anan kochekonget en imbaar keterchiin negoo kouni, ichechu konegoo chekokikerchii sikobit kwaakeet sikobiit kwam stolks chekongetun kon ko kageges beek anan ko inganuk.

ichechu ko areek ab ingongiet, areechu konegit bo wigisiek somok iih anan ko araweet anan koo araweet ak wigiit agenge. Areek ab ingogiet iih, areechu ko areek ab ingogiet agoo areek ab ingogieet iih ko chegigenyee ngoruen ingogieet iih maainik che fertile anan chegoroon iih after twenty one days iih koogeny, arweet ab ingogiet iih ko nginomee keribeen chick mash agoi aroweek oeng somook agoi araweet agenge after kebaeen iih rowoos mash iih agoi kolook, yelook iih kebaen layers mash arweet ab ingogieet iih ko arweet agoi oroweek angwaan konaam kolook koichechu ogeree komiten bogisiit iih kotook kele kogisiptoo anan kogimutyiin chi

Eng Yu ko Mii mbaret ab ng'endek nemitei chito nee semberise ng'endek chu ko kokonam konem tabtok ako tinye arawek aeng ak nusu ak arawet ab somok kochito nemii imbar ko nesemberchin semberet ab ng'endek ya kangosich tatbok ko makomeche mokombet ana komamache kii age tugul amun imuch itwaitwai tabtok korkowech ak matakosik hi ko kesen ko eng Yu yachen ketutunot timwek anan kii agetugul ne manyolu siko tililit ndaitya ko sichi ng'endek ichegen kobosei mbolea che mitei ibaranii

Ichechu cho piasinik che kakirat en kinuok, agetuch ak sagek, um sikoek rahisi ole kiiptoitoi. Eng' kokwet nyun, ko piasinik, kebolu ko kakoit arawek somok. Akoyekakebal kewas ng'uny, kebal piasinik akelelech koistokeiy ng'ung'unyek, kobosok koistokeiy ng'ung'unyek, akepanganchi kinuok. Kinuok chebo ninety kilos, anan ko twenty five kilos, anan ko fifty kilos anan ko saiti, keboishen kinuetab ninety kilos. Yekakoit kekony kinuet, ko keropchi age barak sikonyit hundred kilos, anan keib kounotet. Amu piasinik komache kowisisen. So nginde ratilit, ko sait age komanyie ninety kilos. So yekakinde kinuet, kekony kinuet kapsaa, kenap ak manila anan kenap ak rogoet barak, simasirtogey anan sima sikoek rahisi eng' biik chemobendi, kou yeigertoi en pichait ni

Icheju ko biasinik che kogekes, en yu ko biasinik che kogikes ii kokaginab en guniet. Kigoe guniet nebo naindi kilos ak keteshi guniet agenge ne nusu anan ko ne full asi konyi kiloishek. Kenobjindos guniok en kwenet ii, kituyo kogoit ak en barak yun kogakegoo biasinik iii kinobjin barak kora ak malila simasertage anan sikobur komye sikoik roisi en ibet. En pichait nogeree en yu koagere piasinik ii chekagenab en guniet ii, kogonobji guniok ii ago kit negonye biik ii kogonye kinyo keib ii, anan kegonye chemung'arainik ii chenyon koale asi koib koba ndonyo anan sikoib koba ole bokeoldoen anan olekibokeboishen. So en yu ko biik che tonondos ii kogonye konyokogoo karit ne ibe tuguchuto anan ko biik che nyon koale tuguchutet koboch mbar.

En pichait ko akere nganuk chekonam kokesen, nganuk ko yakokesen kotong'orng'or kebite kebar timto aketeshi chepo mbolea, ko en pichait akere nganuk chekoron chenyolilen chekokibit chemotinye timto chekonam kokesen buch chekoto kong'orng'or tom koit kekes.

Ichechu ko cheko chekokiruri koik murenik cheko mursik kii ko naat en kutitab kipsigis sii anan en kolenjin Nii ko omitwokik chekororon. Chekaba mursik kii ko cheko chekokinde sotet tii ak kesut ak sosiot tii ak keteshi wosiki ak ityo koruu betushek somok akoi angwan nii kotakai komindililekitun komie akoruryo ak ityo konamak koik mursik komie. Chechu Kobo komonut en kokwetab kolenjin komuguli amun nii iboru kochomiet tii iboru yametabgee akoboru Koraa kele koboru Koraa kele imukoketgee. Kit ak Koraa ko chechuu Kobo komonut ti en ngale ab tilil chomietab borto. Keteshi wosiki kii ko kokiteshi kerichek chetoreti en tukuk che Chang en borto.

Chuu kochaik kichop kebaishen chego Beek machanik AK sukaruk kii Netai kiyoee peeek Kotor kochumuganso iteschi machanik koyam komnyee akiteschii sukaruuk AK ikorkoren AK.imis Matt ya kakochumuganso akichukchukgan kopa kiit neiyeen ,chaiik komuchi iamnde kii agetugul

Nini KO.pendo. nepo.(matumbo) nekakifraeen magat itinye. chumbik ,saburiet ,kounii tukchotok. tugul. pakotililitu komnyee ipel. mwaita iteshii kitunguiik AK nyanyeek akipurch Eng mat akichamcham kotko kakorur komnyeee

Icheru chepo Kura oleimenye ..negecheret Netai konepa (president, governor, senator ,mp MC) chame piik ngachereet ap (president) amun Chang poishonik indochinii poishonik tugul chebo emet kotugul nitok kochame chitugul ako nginyoru KO kenyoru hii Nepo (maana)

Eng kokwet nyuun komitei oratunweek Eng piik chemogoraeek kindai kot ATM.sikoriip. mokoraeek ,Nepo aek kindoi piik cheripeee sikonai kolee Ngo nikanyoo yutok yuuu akerib mogoraek yotet kora

En Kenya, ko ofisit ne ribe ng'alekab ropta, koititiet ii keguren Kenya Meteorological Department, KMD. Ofisini kotoreti amun ii bimoni ng'alekab koristo, koarorji biik ii, kolenji nyone ropta and nyone koititiet, ana nyone kemeut ii sikobit kobangange biik kotienge kit nenyone en taa. Ago mwochin kora biik kolenji kioton nyone kotiana: woo, mi kwen ii, anan ming'in. Kit age koraa kotoreti en ng'alekab temisiet ii, amun ii ngolenchi biik nyone ropta ana nyone koititiet ii ana nyone kemuet ii komuch kobangange biik ii en ng'alekab mbaronikwag ii kochop mbaronok asikobiit kotemis ak kominso ana sigonai olebongondo ng'alekap amitwogikwak chebo kiyakik. So Kenya Meteorological Department kotoreti en oret neo biik che terter.

Mpesa AK.Airtel KO oratunweek chenorunen piik rapisheek Eng kenya ngimeche ilapan rapishek anan kokik agetugul ipaisheeee mpesa ako tinye (network) nenyalunot Eng emet kotuguul age mpesa kotinye (playbill, till number) iyanii piik kopaisheee chtok tugull

En kokwenyun ii kochang koinutik chebo tibik. Tibik ii ko lakwet ne female. Kainet ne tai en kokwenyun ii ko ele oo konome chep. Netai ko: Chebet, Chepkoech, Chelang'at, cherotich, Chepkurui ak alak che chang.

Ngonyoo lakweet notok KO sugulit ap parak KO kii Netai koyacheee atepeee alenjiii sugulin KO.sugulit ap.parak ,,sugulin Ni kopa kamanut akoyachei aparchi oret nekipuneee AK alenjii aichon AK aichon chemagatiin

Inoni ko kichanaiyat ne kanam kejiriet, akonde ng'uny. Nganda matogu pichait komyee, ko aitchinii alee kichanaiyatndanii kotile mayoek ab artet sikobit ko tililit, kowisisit, ak kobuur komyee artanaa

Tuguk che ogere en yu ko chito nemoche kobai ng'ororekchik. Ng'ororechu ko kit netai, koyoche keboen amitwogik che tililen che nyoljin. Lakini chichi koganam tuguk che muren chebo chiget ii, tuguk che kong'etu che koboamitwogik, tuguk che kogisegenen amitwogik chebo ng'wek ii, chebo biasinik, chebo watermelon, tuguk alak che terter ak koyomyomyo agokochi ng'ororek. Milebiik amun ineni komabaetab tyon age tugul ne chome chi. Lakini icheju ko kaiseret kityo. Sikai igere agot komomoche nego koamiss ii ko amun komurekitun.

Meng'ik ab Somalia ko biik che yoe mung'aret neo, mo en emetab Kenya lakini en emotinwek che chang. Kit ne kigotoret bichu ko nametab eun, bichu kongen konam ke eun. Lakini neo soiti ne kigotoret kot koyai mung'arenywan en soet ii, ko ng'alekab simoit ii ne boisien icheget simoit ii, pechishekab boror, kobarta tugukche tinye che oldoi. Indo tuguchukachwaget yoton ak konde beiit ii ko kor koger chito en olda tugul ele miten en emet. Iteb kiyogun tuguchugan anan ngot ko negit chito neingen ke ak chichi amun icheget ko kiungan ke eun, anan kinamge eun kiyogun ye negiten asikoyoki inendet. Ani buch kogiyogun tuguchun ii, iliboni korong komokiyokun ii iboishen simoitng'ung anan kiyokun tuguchun ngobore inome iliban chichino iboishen oretab simoit.

Kireyu ko ele kiyenyen tuga. Anan ele kiyenyen kiyagik si kealda bendo en kichinjet. Ko en yu ko imokinige ng'omnatet ne imuche ibuo korong tyondo ana koga teta anan ko artet ne iyenye. So yoche itinye ng'omnatet ne imuche inam ak irat kouuit kotor ko motwou tuguk che imokinige ko: rogoet, rotwet, kit ne ing'obunen en barak ii, anan chumoyot ne kigichob si keng'obunen en barak, imokinike panget ak oiywet, ak imokinike beek che tililen ak imokinige baruetab takitari ne iboru kole tililen, tilil benyi ago iyanat kyam. So yoche ingen ii ak yoche inge ibesye bendo si kor ibeshe choboke ak chebo bor ago memurite bendo ingo tor iwechowech. Ko yoche ingen ile komosta ainon ne yoche kyam en bendo ko ainon ne mokyome.

Inoni ko bandiat, bandechu oeng' ii ko kagibel, bandechu chu twan kora ko chepkerkergat anan bandek che makikesen komyee che kimoruryo komyee ara amun kigachil ge bandechu ana ole kigokiminji koging'emng'em anan ko kiyach keswek anan ko moribok iney en oret tugul. Bandechu kokabel chito, mabelak bandechu, kagibagach kobur en ma kogaa kee tor kolochu ikere ile koruru soiti kakibel bagolal. Ko en ingo kokabelak komyee lakini miten olemorur. Bandechu ko monyolu kyam ole korur soiti amun imuch kowech moet.

Inoni ko kegit. Kegini kokogichoben kigochi surait ne kararan, ak kechobochob keteshi solisholik keteshi tuguk che kororon. Kogiteshi logoyat ak keteshi tugun. Kegini kobo Christmas kimokyin chito Christmas nemyee ak kenyit ne tala. Kit ne ochome en kekini ko decoration ichubo kekit. Kit ne ochome en kekit kosugaruk. Lakini kit ne kacham soiti ko ele kogiteshindoito tuguk che kororon kechobochob kogaranit. Ago kokichob kotililit ago togu ko anyin kegini kotienge ole kogichopto.

Agere KO cheto nekanam artet neagete si amune kakirat artet kounii ko amun taandet ,kot kingen kele chorinn kerate simaaab tuguuuk ap piik anan komache keeeeny simeiim piik keeenye

Chuuu KO chaik Che kakichop kebaishen kericheek ap kipkaaa kiit neachame tuguu Chuu achame chaik tuguk chemo orit Eng glasii nii KO kericheek imuchi kouun portaab Chito kot missing

Ireyu ko kichinjet. Kichinjoni kogatok kobo nego. Kit ne tesetai en yu ko nego che kiyenye komong bendo asi kyalda anan asi kyam. En yu kogisto magatet en nego somok, artet agenge ko tomo kistoen magatet. Nego oeng kogaketil kisto metit kinde taban lakini tomo any kitilatil amun kichopchin key ketilotili igo, kibokokto koser ge korotik si kobosok si koig roisi ele keyengto, koig roisi ole kepcheopcheito bendo komokimurit ak korotik. Ireu ogere ole motilil mising ago momur mising, ele kotililit kidogo lakini kogomurit kityo korotik ngweny nebuch ko kararan kot.

Chuuu KO legitetyoo nerurot saiti kosir alak magat iput AK akiam nerurot iuniii AK keam

Yuuu Pichaini agere mbareet anan KO Korey olekapel Maat pakotuit ..taguu karit nekimisen Matt koimis maitani

Inoni KO kasit nekindoi key it ap teta bare Eng lugait age (ear tagging ) kindai simapet teta ako magat Kenai Kole uneee tanyiiii Eng kamangunet ap chegooi

Ichechuuu KO ngamiet AK Chito nesilchin peeeek tagu Kole emanii KO emet neytat emet nemamii peeek ngamiet komuchiii kotebii betusheeek chechang kotoma kenaga peeeek

Agere ale nitok. nii KO.oret ap.peek. nekikonyakshagan ako. kipute peeek

Eng karit kokaip pandek chepkekondoriii kasini kouiii mamche chitoo nrmememuchiiii koip komagoi kekonij iiip amun nyigisen meche Chito neingen koib

Kit neyache koyai kibagenget ab emet sikobit kebir bek en kerenyon AK temishet ko kit netai koyache kobal olekikonoren bek ab robta akoyache kebal keringonik cheyomotin cheimuche koiti chutugul Nebo aeng koyache kende rabishek AK ngalek ab baibushiek chekisibunen bek choton en olekikonoren bek konai chutugul en olemiten akoiti kotab chitugul en olemiten kora koyache konet bik ako chebo robta inegen AK temishet akoketemis betushek tugul akotiengei bek chekakisib anan chekokibir konyo imbar akitya kenet bik kelenji yache kotem tuguk cheyoche kowek rabishek sikorib ngalek ab chekakibirunen bek ak ngalek ab baibushek chuton sikokonin keljin matyoibuch matkoi Buch imin ingwek anan ko tuguk chemakin keljin

Inoniii kominset ap ketik anan komauek chekakinde jaratasit yangakorut negit wikishek somok anan KO angwan keistoii karatasii nitok

Apwatiii ale tarit Eng minutik. yakakinagaa peeek koyam korurtos komnyeee menage peeek kachanganya anan konchetutigin peeek chechang komuchi kokeem minutik

Eng temiik chemengecheeen komitei oratunweek chemengecheeen cheimuchiii inageee peeeek alot gogo. imuchii kopun imbar sikopun beeek yunotete anan ITIL.kipapet sikopechin peeek kotuteen koteeen anan ialnjii chepkisasa sigopiseee sowet kouyon roponchin imbaret

Oratunweek cheumichii inageee pandeeek peeek KO Chang neaaaaaa imuchi ibaisheeen (drop irrigation anan KO sprinkler irrigation) (lakini) ngoeeet pandeeek komamagat kotaginageeeee chotok

En biik che mengech ko ui koboishen oret konaga beek mbarenikwak koichegen. Amun rabishek che mong'u en mbarenik che mengech ininage beek ko meimuche ilibanen ana kowegun rabishek cheiboishen en ngalekab iibu beek kobwa mbar. So yoche onamge eun biik che chang sikor omuch anan oityi oal tuguk che kimokinge ge sikinaga beek mbaronik. Amun kot imuch isibu beek koboch ele loo imokinige baibushek, imokinige baronok, imokininige tuguk che chang. So en biik chemengech mbaret ko momuche amun mowegu, mesiken faida anan mesiken kelut age tugul. Lakini inochutge biik che chnag kotor konyumnyumitu kasit ne keyochin. Akor komoboishen kochutge rabinik komoomok che chang.

En imbarenyun ko kogonor beek ko en kasarta non lole asista, yon kanage beek ng'wek aboishen mulching. Lakini en beek ko akonoren aboishen tangishek, ak ko age kokiabal oinet, kyabaa silanget ne ngorobon kotoche beek. So ko koron komiten kemeut amuche aram beechoton ak iba nage minutikyuk chemiten mbar. Sikor koigu rahisi kotienge ane ko atemindet ne ming'in.